Nitie ji adek ma aneno ka, miyo kata nyako moro obet e kom kama chalo kar uso kama irwako e ji ma obiro e duka. Koni to nitie chwo ariyo, achiel chalo jalno mauso ma ondiki matiyo kanyo nikech orwako law machalo mar tich kaka jogo matiyo kuonde mag uso mar Safaricom. Moroni to janyiepo ma obiro nyieo, penjo kata timo nonro e wi gik mankanyo. Tokgi be waneno simbe gi gigo mitiyogodo e simu, wanyalo wacho ni kae kar uso simbe kata gige simu.

Wayudo thuolo mar loso omenda e yor osara kata chudo bang' timo tijni. Okelonwa riwruok kendo tiyo kamoro achiel gi jomamomko mabende wangodo e tijni. Tijni jiwo paro kendo okelo kwe mar chuny miyo koro wabedo motegno. Okonyowa e bedo jomarito chik manigi yie kuom gingiwegi kawang'ere matut kendo maber. Teko mar del bende wayudo samoroamora mawatimo hikruok kata waringo kawatimo gigi e yor tugoni.

Riwruok makedo kod tiyo gi yedhe mawilo paro machalo kaka nyasore, njaga kata moko machalo kong'o. Geng'o kendo duoko piny masira mawayudo kuom tiyo gi yedhe mawilo paro e kindwa kaka oganda mag Kenya. Chalo mar ngima bang' ka wasetiyo gi yedhegi e dendwa gigo magitimonwa maricho kendo masira mawayudo bang' tiyo kata ketho yedhegi. Nyisowa okelo ng'eyo bang'e topuonjowa e weche mag richo mag yedhe makamano. Osiro riwruok kod tiyo kamoro achiel kaka jopiny Kenya.

Tinde puonjruok kata tiegruok inyalo tim e yor mbui kata gi gigo ma obiro manyasani machalo kompiuta. Jopuonjre yudo ng'eyo kagitiyo gi gigi, kendo giyudo lony mathoth ka opogore gi jogo maneotime chon. Sani puonjo mitimo kaluwore gi gima nyathi kata japuonjre berye moloyo ma idendo ni CBC. Japuonjre yiero kata japuonj emayierone kaluwore gi kaka otimo pile e sombe to osomo kata oyudo tiegruok e gino ma owinjo kendo ma oberye ma wanyalo wach ni eniye gi talanta. Weche mag somo sani ng'eny kendo landore moloyo chon. Jomadongo bende tinde nyalo dok e kuonde tiegruok mayud somo, wanyalo somo kamoroamora e yor mbui ma ok ochuno ni wabedie e skul kata wabedie klas, somo sani ong'aw e rang'iny mamalo.

Weche mag tudruok kod somo e yore manyasani e i Afrika. Aneno kompiuta kata laptop, nyithindo ariyo ma orwako lep sikul, wanyalo luongogi ni jopuonjre somo e yo manyasani mar mbui mosekelo lokruok maduong' ahinya ne jopuonjre kata osemiyo jopuonj tich mayot e keyo rieko kuom jopuonjre mathoth.

Okelonwa omenda e yor chudo mar osara. Omiyowa mor sama waneno ka jomoko bende time, puonjruok e wi weche mag kitwa gi timbewa bende timore e yorni. Nitiere kaka okelo rito paro kendo timo chikewa gi timbewa. Wayudo thuolo mar nyiso michwa kata talanta ma wangodo. Jipo makende e ngimawa mapile bende wuok kuom tijni. Wamedo ng'eyo gi fwenyo kido magwa machon kaka oganda ma wan, paro bende okelo mar kuma wawuoke chakre chon wan wawegi.